Kaka jauso, mokwongo nyaka ikwong iyud barup uso,. Gik madwarore mondo iyud barua ma kama gin kaka kitambulisho ne jogo eko ma gin Jokenya. To ka ok in Jakenya, to nyaka ibed gi kikap wuok gi dik, mong'ere kaka passport gi dho ngere. Mar ariyo, nyaka ichul cheti mar buso, bang' chulo cheti mar buso, jagono matiyo e sirikal mar kaonti biro timo limbe e kar busono. Bang' kanyo to koro ibiro miyi yie mar ohala.

Kaluwore kod oboke mar ohala mapile, duoko mar ohala mar jodak maloka odok piny higani a kipimo gi higa mokalo. Jodak maloka higani obedo giluoro mar timo ohala gi jodak m,a kawaida. Jopuonj mag uchumi wacho ni weche ma ka magi otimore nikech siling mar Kenya oyudo teko ka ipimo gi dola mar America. To nikech ma joloso maoko oluor keno nikech bedo ni siling mar Kenya oyudo teko koro yuto margi bende odok piny.

Tij janyuol en ni eno ni lek mag mar cbc ochopo ewang'e gin .Mokuongo, loso aluora mar konyo nyithigi eyore mag tiegruok. Mar ariyo en konyo nyithindo gi weche mag somo ka giduogo eot bang' sikul. Mar adek, en bedo machiegni gi jopuonjre gi telo mag skul mondo gi bedgi ng'eyo kaka nyithigi dhi mbele gi wach somo. Mar ang'wen ,en konyo e timo mar yieko mondo okony jopuonjre gi weche madhi gi ngima mar adier. Mar abich, keto neno kod rito yoo mondo okony jopuonjre eyore mag rito saa to gi piago yoregi mag somo. To mar auchiel mogik, en miyo japuonjre gir keiyini mogik makelo adiera ni gin gi kit gikony magi nyalo yudo godo lokruok e skul.